Ũrogoti wa cuba, ndwĩkwagwo nĩũndũ wa gũkorwo andũ aya nĩ mabatarĩtio nĩ mbeca mũno, no makĩria nĩ gũkorwo, ngina nĩgũteithagia kũiga itũra rianyu rĩ rĩtheru. Nĩ ũndũ ũbatie gũkorwo tondũ, cũba ici ciarogotwo, nĩ cithiaga cigatwarwo kĩganda-inĩ kĩganda-inĩ kũrĩa iganda ithambagia cuba ici na gũcihũthĩra ringĩ.

Mũnene wĩ mwega? Niĩ no nyende ũndarĩrie maũndũ, maũndũ, maũndũ maigana ũna nĩgwo hote kũmenya ũrĩa batiĩ gũkorwo ngĩka. Ũhoro wĩigiĩ mathaa mũnene batiĩ gũkorwo ngĩkinya kambuni-inĩ ĩno itũ thaa cigana? Nĩ thaa cigana batiĩ gũkorwo ngiuma wĩra-inĩ? Mũnene no ũhote gũkorwo ũkĩndarĩria ngina wabici ya anini aku, anini arĩa magũbuatĩte kũrĩa cirĩ? Niĩ ndĩta mũnini waku, mũnene, wĩra wakwa mũnene makĩria nĩ ũrĩkũ?